mae en tong moboki kod ringo moregi kasto orew ma iuso gi jago madhiro othiwi ni iluonge kasto obaroni tong noto togolo ni pote kata oswaklo ne kasto obaron diere tir kasto oketo tokete nyanya kod otungu toporo ni ratuon e wiye kae to omiyi to ichamo kisechamo to inyalo chule piero ariyo kata piero adek kaluwore gi nengo ne moketo e gige mo uso go.

kae masira mar apaya mapek motamre gi nono oyudore kae kind nyamburko ni kod ja pikipiki ni ,kae chaloe gi biro ka gidhi e yor mopogore opogore kae tuomruok moro debed e kind gi kendo masira ni chalo okelo thagruok maduongie miwuoro nikech waneno ka nyamburko no ume osemukore kae to kendo pikipiki ni to kendo onindo ma ok nyal kata man wuotho kendo ka wang'iyo maber

gini konyo e bo nyithindo e kind otieno kendo ka gi bo nyathi e kind otieno to nyathi nyalo mana losore maonge thagruok moro amora nikech gi gengo losruok go mag wuok oko kendo berne nitie moloyo napkin machon nikech ka nyathi onindo kode to onindo aninda nyaka piny ru kae to min mare golo gokinyi to lose maber ,gini isuo mang'eny nikech mine matinde ohero tich mayot ok gihero luoko mang'eny machon mane mine machon tiyo go, ka gisegolo gini kuom nyathi to kendo irunde arunda maber ti tweye maber tidhi iwite ,to nengo ne bedne chal ogonyore kuom ji mang'eny.

kae nitiere jago ma ongol ma bende chalo kwacho nikech kang'iyo mbele ne kanyo taneno okombe ma bende oket gokombe manyalo konyo e yor wuoth kae to nitie nyako ma bende konye kanyo e yor ndiko simo kata ka ndiko lai mado konre go e yor tudruok gi jomoko ka badhe kocha be waneno ka nitiere duka machalo nitiere kony machalo kaka kony mag simu kata yor kony mag lai mag tudruok e yor ongue yamo ka jago ma obet pinyni to chalo ni kod mor kaluwore kod konyruok mikonye go kokalore gi nyawere ni